Kore ele naa olpayian loata, oreuta enker naa keyeu neishooyo anaa zawadi aisho loogira aamisho, naa sidai ina teneaku eishori iltung'ana loogira aas kiama amu neitiship. Neitoki sii aaku eisho engolon nena masaa peewuo aiterru sininche olmarei lenye, neendelea aiko neja.

Ore imbala naaya erishata oleng' tialo enekeeya o neyeinoto naa inekeeya naaya erashata oleng'. Ore eneikoni naaji peyie eibelekenyi pee meaku mitoki asilisilo iltung'anak too nkopisini egira aingoru nena pala ekeeya, naa keyieu naaji neyuni nena pala metaa eishori ilaiguanak pee amu ninje loosipu iltung'anak naa tenelo metaa etua oltung'ani. Neeku eyieu nishori ilaiguanak nena foomi paa telo akeyie neye oltung'ani ore pee yieuni nena pala ekeeya nepuoyiakini olaiguanani amu ninye naa losipa atum pee mitokini aisilisil iltung'anak too nkopisini.

Kore eunore orkeek naa sidai oleng', kore eninko pee interu ena siai naa ing'asa aing'oru lanterera lorkeek opaasha, ore piindip aing'oru lanterera ning'oru siinje irpuyai musan ore piitum irpuyai musan, tegelu enkulukoni napir, nikuru entulugumi o nkishu ashu kulie swam ake otii olchamba tipika nena kuroki onkulokuk we ntulugumi atua nena puyai. Tuuno loanterera linonok te lelo puyai, nibukoki enkare o metaa nebulu, tubukoki enkare nkaitubulu orkeek meeta metaa nebaki erishata naunori te wueji duo nishaa.

Ore kuna naa iwuejitin naapasha naisileenoo irupiani te nkoitoi e simu pee ilak oltung'ani te rishata naaje. Eitanyamalisho kuna rupiani amu elelek kirwa ilak nekimboori pee mintoki aomon irupiani tiai wueji ailong' itanyamala.

Kore kuna naa iwuejitin neshum nisilenoo iropiyiani. Adolita nabo naji mwalimu national sacco , etii enaji stima sacco ,netii enaji imarika sacco , etii enkae naji tower sacco, etii enajo ukulima sacco etii enaji unaitas neetae enkae naji mentor sacco, ore enabayie naa kenya national police dt sacco.

Ore entoki nadamu tene naa kadamu apa atii secondary enkilasi eare. Ore apa kitii secondary naa nchere eetae apa emashini naa teniyieu nidol intokitin nemidim atoduaa enkongu neetae apa entoki nadolieki pitalala nena tokitin metaa itumoki atoduaa .Neetae apa ena mashini naji hand lense, ninye noopa ipik enchumata enena tokitin ,ningor naa amu idim aitalala metaa idol ajo kainyioo ina naji nimidim atoduaa tenkongu kewon.